Ore naa tenaing'or naa irng'anayio kulo naa keji irmashung'wa, naa ore irmashung'wa naa ore entoki e maana sapuk to sesen naake isaidia osesen afya sidai, nisho menoto eng'olon, nisho sii nerishie imoyiaritin metaa ore emoyian naa kerishie, nitisidan osarge metaa kitobir osarge lo sesen.

Ore ening'o te eunoto oo ngujit naa tenelotu asha neis nikisaidia ina are teniun enkujita nintumiya ena are enchan metaa ore tenesha nitum niun nitumoki atuuno Nena kujit ore pee iidip atuuno ore pee bulu ningesu nipik ewuji sidai metaa tenolotu olameyu nemeikidimu alameyu Ina Kata Amu keeku naa iterretene iyie tounoto ok nkujit eimu apa enchan ninoto te dukuya.

Ore enaiko tenatup iropiyiani esile naa keyiolo Nanu aisilenu tenkoitoi etala amu ore tetala naa iidim ake aisilenu niking'enaki engolong'i niidim ake ayawa Nena ropiyiani ashu ataasishore niking'enaki sii faida nitum tinitumoki aisilenu Kuna ropiyiani enye naa ore ake amu tetala oshi Nanu aing'oru kaisilenu ake ore paaidip naalikini engo orkekun oifaa naidip naa enaisilenu Nena ropiyiani naa kaidim nalo aasie esiaiai ore paidip' ataasie esiai ai naa kayaki faida natum naa ake atakakie Nena ropiyiani ashu atushukie Ina sile enye.

ore enaiko oltungani teneitoti inkishu enyenak ,naa ing'as aikaraki ilaleta, ore pee intobiraki olale, ninkaraki, nipik inkishu inonok, naa ore ina kata kitasieku ina kata ebulunoto, amu eeku kebulu nkishu nonok, netum osesen sidai. netum value amu keeku tenimir nitum iropiyiani sidan. naa keeku naa ina kata inoto, ebulunoto pee ebulu nkishu inonok te nkata sidai, ote nkata nasieku.

keeku ore tenelo oltung'ani ayau esile, ning'as ayiolou ajo amaa ele tung'ani kidim atalaa esile tenaa keeku oloshi laa ekisumbua tenelak esile. naa ore eninko teniyiolou ele tung'ani naa kayiolo naa amu olemurua ai, naa tenelo aing'oru esile naa kaidim ake atiaaki otung'ani, inchoo amu ore ele naa kelak, ore ele naa melak. ore ele lolo aisilenu, naa keeku nanu atayiolo ajo kidim atalaa esile, naa teneeku naa idipa iasilenoi nishori, naa kaigeroki nanu ajo ore enkata naje neidipa atalaaa.

ore oshi edaa naisho nanu nkishu aainei, naa kaiteru aisho nkujit, naisho shumpi, naa ore ina daa kegelu osesen, metaa keeta enkiteng' afya .netum inkiloi sidan. metaa tenaya ninye sokoni, naa kemirayu too ropiyiani sidain amu enoto edaa nanarikino tosesen lenye.

Ore anaiko oltung'ani pee etumoki aisuma enaa siai naa Kang'as aaku ore ilo Tung'ani naa keyiolo enye aisuma entoki enaa eniutaki naa keyiolo aisuma entoki ajo entoki naje ejitoi, naa keeku naa kautaki amu keyiolo aisuma ore peeku keyiolo aisuma naa keeku naa kelelek eyiolounoto ena siai amu keeku kautaki ake Nanu enaa enaarikino duo naigero too kigerot neyiolou naa oltung'ani amu keyiolo naa aisuma ilkigerot naa keyie naa kelelek eyiolounoto esiai aasioki.

Ene tipat teninguraa biotisho tendaa tiatu endaa oonkishu inonok amu ore naa nkishu naa ninye endaa nikinyaita yiook amu ore nkiri enkiteng naa ninye endaa ang naa ore eimu kule na ninye kinyaita niaku ene tipat teninguraa biotisho oonkishu amu teneaku naa etamoyia enkiteng naa kiaku naa elelek emwoyu si ninye oltungani . naa tenitu naa esijari ena toki naa kelelek eyau biotisho eyaku torono ,mmaniki etaa kemwoi iltunganak

Wore supuki yioloti oleng torkuak sidai tolosho le kenya tewueji neji maasailand tiatua ilmaasai na ninye olkuaak oisul te kenya musima amu wore olmaasani na keyiolo enkishopo sidai neyiolo olkuaak sidai tepookin ng'ai tolbotor otolkiti wore enkop ilmaasai ninje orikito tolkuak sidai tenkop musima

Ore enaiko tena tenawaliki olaterewua iropiyiani ainyalaki naa kangas ake angamu esimu ,nairoroki ,ore paidip airoroki najoki enoto iropiyiani natii ine niaku terewakaki ,najoki ake si nanu ore eninko amu mayiolo atereu ,ngurai tena indim a reverse tene wuei neji mpesa ,ore pindip airevasa naa keaku naa ataasa sidai amu angas awaliki ainyialaki ,nitu aikienoki esimu ,nitu apuroo .

ore enaiko tenautaki oltungani pee ikienokini naa account pee mitoki apik iropiyiani naa kajoki ake shomo ompaka enapa account ino ore pibaya nirorie oltungani le siai linewueji ,nijoki kayieu nanu naasakini ena amu mokire abaiki napik iropiyiani ena account , neaku ilo tunani naa likikwenoki naa idol naa amu ira asipani amu ehomo mpaka ine wueji ,nikienokini edolta niaku mitoki inakata anyamal amu etoduaka kewon.

Ore osupukuo oserian tenemanyi naa osupukuo loloorkisalie amu ore ena kop olorkisalie naa ketii eseriani sapuk oleng' amu ore eseriani natii naa meetae empuruoshi enoshi naapuru nemanaa napuru tiatua Enkop nemeetae ena naji iltoloishi kumok, Yani Enkop ena Naserian naa imotonyi ake naa ning'o neeku Enkop Ina Naserian oleng' nemetii batisho yeyote, meetae batisho teine wueji amu Enkop Naserian naa ilo ata tenaa kewarie iyieu Nilo nemeetae enkijiape torronok oloing'ang'e amu meetae empuruoshi eji enaa toolekua supuki loo nekwa shumat naa ore ele supukuo naa osupukuo sidai amu meetae naa taata Ina batisho etung'ani ilo ake esaa niyieu naa ilotu ake esaa niyieu nilotu Engang' ino.

ore laisilenok lenakop lang naa wore eniko enisuj nkoitoi peyie minyalaki laisilenok naa keaku wore isilen ele ropiyiani naa aikikisha ajo ishukoki ropiyiani enyenak terishata sidai peminyalaki enkutuk arashu piiirip olngejep lino pemiyalaki oladuoo tungani likiselenoko amu nakata naa kintoki aisienoki tasiere neaku wore eniko naa pirip olngejep lino pekitumoki atareto taisere aitoki

Ore eng'eno naata naipirta ena kipirta naa kadolita ena toki naa endaa ena nanya oltung'ani naa ore ening'o tenintobirr ena daa naa Ing'as aaku eyataa naa enkurma niyata eilata, niyata kuda tokitin naitobiriki pooki enaa irmosorr, paitumoki taata aitobira ena daa amu ore ena toki naa pooki ake pee intobirr teneaku eyata Ina ng'eno naa itum naa tenakata aitobira amu keeku inoto naa eng'eno nintobirie naa ore ena ndaa naa keret oltung'ani tebiotisho enye amu endaa naret osesen ena.

wore enakisuma nayauaki omasaa na enkisuma edigital na kejo peret inkera ang tengeno amu eibelekenye natoi enakisuma esiku hisi neaku naa enkisuma ngejuk etiiki neaku naa peyauaki kuna masaa amu keyau tanakata neaku kitengen inkera esidai na wore kuna masaa na kiteng'en nkera aitobiraki neyaki eyiolounoto ontokiting kumok nemeyiolo nedol intokiting' kumok nagira aiendelea tiatua enkop musima amu keaku natoi mbukui ake ing'orita neaku metaa entoki nadol kake wore naa peyauni kuna masaa edigital na keret inkera metaa kedol intokiting' kumok nagira aiendelea tiatua olosho lenye na keret sii nkera metaa ketumoki aisuma edolita amu kenyorr inkera enisum egira aing'or aitobiraki

Woore enkop yioloti oleng te utalii na maasai mara amu wore inakop naa enkop sidai naa enkop dapash natii eseriani netii oloing'ang'e sidai amu enkop natii atua ilmaasai neaku wore paa sidai maasai mara aisul na ninye etumieki ng'uesi kumok natumieki kenya. Amu ketumi ng'uesi naijioo emuny, olaro, olmeut, ntokiting' akeyie nanyor ilashumba oleng neaku inakop enyor ilashumba amu enkop sidai oleng netii oloing'ang'e sidai naa kisul inakop amu enkop dapash oleng natii eseriani oleng asiul neaku ninye etumoki lashumba aingoriee ntokiting' kumok nemeyiolo oshi amu ketumieki nguesi pookin kambilaritin pookin nitu aikata edol oltungani naa enilo inee nituum pooki toki nitoki aaku yyata eseriani amu metai iltoiloshi kumok enkop ina naserian netii eseriani netii biotisho amu enkop natii atuaa ilmaasai

Ore inyalitin kumok naagira elelero aimaa naa keutangas sirkali isiatin kumok alafuu na keeku naa metumoyu Nena siatin amu keeku tenijo alo aing'oru nikijokini tang'asa talaa iropiyiani nelelek emiata iyie iropiyiani naa ore Nena siatin naa enepesho ake egirae aitangasa amu keeku naa ore elelero naa keimaa enyamalitin amu meeta naa erkumok iropiyiani naalakie Nena siatin pee etum neeku Ina naa shida sapuk nagira elelero aimaa amu meeta naa iropiyiani naaglkibidi naa peilo aing'oru iropiyiani piitumoki ashomo aing'oru Ina siai neeku ore inyamali kumok nagira elelero aimaa naa kegirae aang'as aajoki eyautu iropiyiani nemeetae naa Nena ropiyiani amu meeta naa Elelero iropiyiani etoki.

Ore esinkolitin kumok naa keeta tipat oleng' tiatua iloshon amu ore aisul ake esinkolitin lormasae naa keeta tipat toloshon amu kelo nening' oltung'ani osinkolio nepiki eneishaa neibelekeny' enkishui enye nejeu naaji likae ashu epal entokitin' naaji naasitae torrok, neeku ore osinkolio naa Ole tipat oleng' naa keifaa ake pee aendelea esinkolitin amu keetae esinkolitin loota enkikoo sidai naa keret oltung'ani teMaisha enye.

Ore eranyare naa keas entoki sapuk oleng' amu keya nerany oltung'ani tenkop netum nai iropiani nelo aretie ormarei lenye amu kea nerany olikai tung'ani nemayian likai tung'ani nening' ilo tung'ani pee itaki ilo tung'ani enkiteng' arashu enkishoroto akeyie yeyote naake kelo naa ilo tung'ani adupoyu teranyare enye. Ore sii enkuso naa entoki e maana amu keya nikuso oltung'ani aishop imasaa enkop inyi nijo nai alo aim ewoji neje nitil likai tung'ani nimaniki etaa king'ira ilo tung'ani aret nekijoki kaa reteto iyeu nikiret tenkaraki enaduo kishopo enkuso ninjope.

woore enkoitoi olmtandao naa kaajo kisiligayu terishata sapuk amu kajo tenkiti rishata ake misiligayu amu wore entoki napik oltungani olmtandao na entoki natusujayie oleng' nedol ajo etaa asipani .naa wore olmtandao neyaua eretoto sapuk amu kesieki iltunganak pookin aning' entoki pookin natase amu elelek ining' te redio nelelek ining' tesimu ino arashu ining' neliki olikae naa wore olmtandao na wore tesajata sapuk naa entoki nasipa elimu nitabaiki pooki tung'ani metayiolo terishata esiokinoto

Ore emoyian sapuk natii olmarei naa kesej' aa oloirobi naa ore oloirobi naa keyau entoki naajio enaa enkijiape, neyau enterit enaa engolong' naatae osiwuo naa kesapuk enterit oleng' neyau naa oloirobi ore irobulabul loloirobi naa keeku ketum oltung'ani engirroget, neirowuaju, Neeta irkulupi kumok, Neeta enkasing'i neeku Nena naa irobulabul loloirobi eyau naa erishata naijo esajata alameyu easaa naijio keetae osiwuo Sapuk.

Keeta engolong' natolimuo ilomon tolmutandao naa ore Ina olong' naa katolimuo esiai ebiotisho naipirta emoyian ekorona, eneiko irmasae tenepaashare emoyian ekorona naa ore apa Ina olong' paalimu ilo kilukuai nadol ajo entoki sidai amu etoning'o pooki tung'ani terishata sidai otesaa sidai, naa ore Ina olong' paalimu Ina toki naa adol ajo ataa etaa orkilikuai etabakia pooki tung'ani terishata sidai oleng'.

Ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol kulo kigerot naa keitodolu ajo ore ine wueji naa ketii sipitali. Naa ore kulo kigerot naa sipitali keitodolu naa kelioyu naa kulo kigerot naa ewueji nebakishoreki naa ewueji nedolioki biotisho oo oltung'anak ewueji sii nasaru iltung'anak te rishata nemesidai biotisho enye, naa ore kulo kigerot keitodolu ajo ore sipitali naa ketaana teine wueji, sipitali najing natii ene wueji.

Ore enaa onadolita ore ena tok nagira aendelea tene naa ebaare oo nkera ekilinik amu kilinik euditoe enkera tene wueji naa ore ene tipat ena siai tena toki oo nkera naa ore oshi isintanonii le kilinik naa keibooyo emoyiaritin kumok tiatua osesen loo nkera, nibooyo Intokitin kumok, enchidai kumok naiimu naii imoyiaritin neeku ore lelo kiek naa elemaana ene udi ingera amu keret teMaisha enye neret sii eseseni lenye aitapaash imoyiaritin kumok.

Ore paa ene tipat tenias ena bae naa asidai amu ore ena bae naasitae tene naa aisuj' Enkaik naa enetipat oleng' engisujata oo nkaik amu ekintapaashare ekintapaash ilorierioni amu keeku naa Nkaik entoki neibung'ie pooki toki naa eniibung' naa eitu eesuj enkaik naa ekiyaki emoyiaritin ore ene maana oleng' peesuj enkaik naa enkintapaash imoyiaritin kumok esuju emoyian Enkoshoke, enoshi moyian pokin nayaubl ilchafui kake teniisuj naa enkaik naa mintoki atum Nena moyiaritin pookin amu etaa naa osesen lino etaa sawa teng'isujata oo nkaik amu etaa naa meekure etii ilchafui amu esuja enkaik inonok.

Ore enaa ena dolita naa ore ena siai naa keitodolu ajo ena kop naa keetae maendeleo eusafi sana sana tenkoitoi amu ore naa ena naa Toilet naa kanyorr ajo kesheti intoleiti tenakop oleng' naa keeku naa ore ene wueji maendeleo nadolita Nanu tene naa keeku tenidip atupuku tetoilet ore ele pira oitashe tekutukaji naa olisujie enkaik naa ore naa maendeleo nadoolta tene naa ore ene wueji naa keitodolu ajo ketii ninche sawa te rishata te siai e biotisho oleng' amu keyiolo ajo tenilo Toilet ore tenimiata inoshi tokitin pooki arashu inoshi taapi inyoo, nipik ilo pira niud empolos teine weuji ore pee ebol ine weuji neimu enkiti are niisuj' engae inonok nintoki aiken te nchata ore pee iidip Nilo naa taata , neaku itaa naa taata sawa amu tenilo aibung' entoki yoyote netaa taata metii olchafu oleng' Ina kop amu itaa naa taata sawa amu intukuo inkaik inonok.

Ore en'atini nainosu naa engatini naipirta edung'oto oo nkuk' ore edung'oto oo nkuk' naa ebae torronok oleng' amu keinyial olmanyara neinyial olmanyara oleng' amu keeku keyau olameyu neitasapuk osiwuo oleng' amu keeku naa meetae irkiek looita loodu loibok osiwuo naa entoki torronok tiatua emurua amu ore Ina naa kejo adumaki oltung'anak enkima oleng' amu keeku naa kaitapal oshi esiai naasitae.

Ore enaa ena doolta naa ore ena aji naa engaji naipimieki biotisho, neeku ore ena aji ore ena wueji naa enapikieki oltung'ani ehali enye e pressure naa ore ene wueji eikiliki ening'o pressure ino eneba to sesen lino naa ore ene wueji naa isioki biotisho ino egira aendelea tiatu ene wueji.

Ore embae nagira aendelea tene naa ore ene wueji naa ewueji napoyie entomonok kilik, aashu intomonok nairoshiutuo, neeku kilinik etii tene negirae aaliki entomononi ehali enye aashu erishata nalo Kenyaa ajing' aji naa ore ene wueji neyiolounyie entomononi erishata naisho aashu kanyio nabo eeta Enkoshoke entito enaa enkayioni ashu irmao, neaku ore ene wueji naa peeyiolou entomoni ehali enye werishata nalo ajing' aji.

Ore enkolong' nataasa ena siai naa orkekun laijo kaning'ito ajo ore osesen lai niroshiwuo naake ibidi paalo aas ena mazoezi amu tene naa peelak oltung'ani osarge nias mazoezi nelak osesen lino nining' ajo ore piindip ataasa ena siai naae iyolou naa adol ajo ore osesen lino netijing'a ewuei nishaa, naaye ore pias ena siai naake idol ajo ore osesen lino nesidanu amu keeku kelaa irubat pookin, nelaayu naa neeku indim ataasa pookin toki nitoriori irubat inonok pookin osesen.

Ore elamai te mutandao ontiifii naa ore mutandao naa miidim ayamini pooki toki napiki mutandao amu ore enkumoi epplooki toki napiki mutandao nemaa asipani kake ore enapiki Tiifii naa kelama oleng' amu ore Tiifii naa kaasipani ninye amu keitodolu naa pooki toki nagira aasa, nataase werishata nataase neaku ore naa Tiifii naa keitodolu ninye egira aasa ore naa mutandao naa keidim ninye ateleja neeku miidim a neeku kelama oleng' ormutandao.

Kore imbaa nitum tenilo sipitali naa ore enedukuya naa iyiolou biotisho ino, ajo kaji egira aikunarri. Ore engai, naa iyolou sii inkiloi inono amu kimpimi inkiloi niyiolou eniba tenkiroshi ino nimpang'u teine itayiolu hali ino osesen ajo kai etii nabo.

Ore isinkolioni liapa naa ore enkipirta enye ore oleng' naa eramatata apa oleng' meyioloi enye apa oleng' enkisuma pi' eramatare ok nkishu ake eyioloe weramatare oo sinkoliotin eranyaki iltung'anak irkulie neeku Ina apake eyioloe oleng' meyiolo apa oltung'anak eramatare enkisuma, eramatare apake oo nkishu errepi, nerrepi iltung'anak, nerrepi intoyie nerrepi murrano neeku Ina toki ake eyiolo esinkolitin liapa.

Ore ena bae naa enetipat oleng' teneas oltung'ani aisul oltung'ani oisume amu kelo nisuma nilau esiaitin kumok kake idim ataasa ena siai niyielou, nitum iropiyiani inonok amu I'll aas te supermarket teneeku ninye etala enkisuma esiai ino naa iidim ataasa ena siai tewueji pooki nitumie tenaa supermarket niasie neeku ore ena siai naa ene tipat oleng' amu keisaidia tenkishui ino ira tung'ani.

Ore ing'olong'i naifaa nelo oltung'ani sipitali alenoo biotisho enye neme erishata ake naa emoi ashu erishata ninyamal ore erishata pooki naa keifaa ake Nilo sipitali alenoo biotisho ino asa ilo katitin are to lari ashu ilo katitin uni to lari niyiolou biotisho ino naa ene tipat Ina amu keeku iyielou ehali ino eneyia, na naa keeku naa tenening' emoyian osesen naa esioki ayiolou ajo ketii, naa ore Ina naa enetipat oleng' pee ilo ayiolou biotisho ino kila terishata pooki.

Ore tanakata elelero ebaki ena Kata netaa naa Elelero enotito engolikinot kumok teMaisha. Amu enotoki entokitin' kumok teMaisha naijio dijital, neeku etalama elelero olketerri liopa enaa Murrano amu meisuma apa Nkera neetae murrano neeku meekure tenakata eyieu enkera elelero ilo kuak liopa amu etulusoyie naapa erishata etaa tanakata else ore elelero naa esiai emaendeleo etii neisumae netii kulie siatin esirkali neeku naa kepuo aaret ate te Maisha neeku naa meekure eetae orkerreti liopa.

Ore ena Koni tenerretena iltung'anak Eton eeenyita egarri oltamoyiai, sanasana teneeku etamoyia oltung'ani nelotu egoloto naii sapuk oleng', ore tenakata temufano tenaa entasat naisho naa iidim atang'asa , atang'asa aipotu entasat enkaitoiuoni ang' ning'asa inchopo glos, niishop glos neng'as ae adol ehali entomononi ore peedol ajo Eton naa neng'as aisho First Aid ore pee iidip aishoo neng'as ashorr ore ake pee iidip naa keng'asi naa enkiti ilata neng'as aaok, ore egira naa aanyu egarri Naya sipitali netaa naa idipa anoto enkiti nafuu amu metang'asa naa entasat ashorr naa keng'as Ina tasat aishop glos amu meshorr ake too Nkaik narook, ore pee iidip neng'asi taa aanyu anyu egarri iloti daikani ore peitu elotu naa neeku naa enoto entasat enafuu Eton eitu egira aanyu egarri.

Ore enyamali sapuk natumii tolpurkeli teneeku kedoyio biotisho naa keng'as aaku Enkop naalakwa Ina naa kelakwaniki ilbarabarani, kelakwaniki maendeleo, neeku kegol entumoyu naa Ina usaidisi naa amu Enkop nalakwaniki Kila kitu , metaaniki ninye sipitali, metaaniki ildukaii, metaaniki egarrin Enkop naa olpurkel ake laa kegol Inye etum egarri ilbarabarani naa ore biotisho Ina kop naa keeku ketii batisho oleng' teneeku naa eitu etumi maendeleo ten tenaalo Ina kop naa keeku naa Inakata ketii batisho Sapuk oleng'.

Ore iropiyiani naareuni tenkoitoi nemeifaa naa keng'as aaku ijo ake aisum oladuo message otereunyieki Ina duo ropiyiani ore pee ijo asujaa duo muisho nijo aing'uraa eduo balas ino meigeru melimu Ina balas ajo naing'orr natii ene wueji duo ino neeku naa ore Ina Kata naa keitodolu ajo ore Nena ropiyiani naa eterewuaki te nkoitoi nemeishaa naa iidim ake atujuto ilo Message ore pee kikiwoshoki lelo kora esimu niidim atowoshoki Sakarikom niidim aateret neeku ore ajo aing'uraa Nena ropiyiani meetae ejo aing'uraa Mpsa Ino Ina duo ropiyiani ake natii ore piijo aing'uraa ninche meyau nche entoki natii Mpsa keponu ake neji teine wueji Nena ropiyiani ake duo natii.

Ore enkoitoi naidimi aatusuj' pee eponari biotisho te murua naa eyakikisha ajo ore emurua ino naa ore Kila mtu Neeta Toilet niigil sii ayakikisha ajo Neeta egumoto etakitaka niakikisha ajo ore Kila entomononi naata Enkerai kiti niakikisha ajo eewa Enkerai kilinik nintoki ayakikisha ajo ore iltung'anak pookin Lina murua Ino Lina village ino naa kepejori takitaka metaa mepuupuo ake takitaka tecompound. Nintoki sii ayakikisha ajo ore iltamoyiai pookin na keifaa Nilo adol ilo adol oldakitari isaai pooi mee erishata ake nimuoi elo ake adol oldakitari metayiolo biotisho ino esaa pookin. Neeku Maa iyanyu ake metaa iltamoyia paa itumoki taata ashomo sipitali, eng'as ake aanyu oldakitari eng'as adol biotisho ino te rishata pookin metaa iyiolou ehali ino.

Ore oshi, ore ereteto Naya netumi tenakop ang' terishata ebatisho naa naa kelo naaji neji eeuo emoyian ePolio naa keng'asi naa aareu irmeseji neng'asi aitabaki oldakitari ore peidip ildakitarini atayiolo neng'as ninche aitabaki duo enche irkulie ore Ina rishata naa keya erishata sapuk amu keya neng'asi aajo kelelek eishu ilapaitin aare, ore noapa pee eponunui aatum na kelelek eponu nedopoi amu keponunui aaud inkera pookin neishori ilo Shani lePolio neponunui aitong'aki ilo Shani lePolio pookin ore ore naa keya erishata sapuk eitu etumi kake tenelo naa netumi naa keeku keret iyiok pookin amu ketum naa pooki tung'ani netum kila Enkerai Ina reteto.

Ore engabila oo ropiyiani naadumu iltung'anak te Nkop oleng' naa engabilani ekoparative ashu oltururr oji Ole Sumat amu ninye naa eyiolo tena kop ang' eitu aikata kining' oltururr oji Zenka amu eitu ae Kata ebau ena Kop ang' neeku ore tenakata oltururr oyioloe tenkop oleng' naa Ole Koparative ashu Ole Sumat naa keret iltung'anak oleng' amu Kebau ake neisho iltung'anak Loan Nishuk terishata sidai na ore naii aikisaidia amu ore teniya Ina Loan neilo aasishore ore peebau erishata Nishuk naa eshuk elinoto efaida sidai nimitumoki ateretu teMaisha Eno.

Ore Nena sipitali peeku meeta enkoitoi nasarunyieki iltung'anak tenkop tengata ebatisho naa kesej' ore Nena sipitali atwa mashinani etii neeku kelakuani ninye inye maendeleo Neitoki aaku ore iltung'anak loopuo Nena sipitali naa moobo etumi amu kegiroo enkumoi enye amu meeta naa Nena mashinini kumok neitoki aaku ore Nena sipitali naa isipitalini naalakwa oleng' natii atwa porini naa kegol ninye pee eyakini Nena maendeleo negol sii enin'u ilarikok Oleng' amu Enkop naalakwa neeku mebaya ninye ninche too garrin enye, neeku kegol amu idol ajo ore entoki naau Nena naa idol ajo kelakwa naa manyisho natii enche Nena sipitalini pipiipi, kelakwani maendeleo nelakwaniki sii ewuejitin nataaniki ilbarabarani.